Mokuongo' agochone jo Safaricom to anyisogi wach kuom itho mar nengo' mag wende mag skiza e simba, kasekonogi to anyisogi ni gidwoke beino piny, kagiwinja to aweyo gi kanyo to kaa po nono ni ok gi winja to adonje e mbui to ariwora gi jok ma moko ma nigi chandruok machal kod marano, kawasenuango' re thano mange'ny to waduto wabedo gi dual achiel, to wawuoyene jo Safaricom ma nyaka gi winj ywak mar jo piny, kagisewinjo ywak mar jo piny thi chunogi ni gidwok bech wende mag skiza e simbewa piny, nikech sama giketo beino malo, tiyudoni wan kaka jo piny ahinya hinya jogo ma yutogi ni piny wahinyore mangeng', nikech kidwagocho tiketo pesa tiwango'ni pesanini jo skiza ose nga'de, koro uyudo pek mara kata gocho ne wadu okinyal koro kagidwoke piny tiyudo ni.

Kembe mag fuambo gi keyo mantiere e aluorana, rango' maling'ling' kendo matut weche manyalo lok rok kor lwasi, kaka yiende kabedo matin, kembe mantiere e aluora magolo yamo maricho mamiyo kor luasi lokore, koro ka giseyudo gigi to gibiro e mbui to gilero maber kata gitiyo gi radio to gilando ne ji ni kor lwasi thibedo marach odiochieng'no, kata koth thi bedo kata koth ok thi bedo.

En adier ni ya kuonde mi, kuonde milendo e mbui gin kuonde minya mogen mondiyude weche manyien. Nikech mbui itiyo go ji mang'eny e piny ngima. Tiyudo niya, kaka ji mang'eny tiyo go e piny ngima ni, koro gimora mora motimore anyuola gi eh kate kuma gintie alwora gi. Gikawe to gikete e mbui, to jo mbui gi ma lendo gi, yudo wachno seche go to lando ne ji.

Jiko okoa en jiko ma tindo maka, kendo rito kor lwasi. Emomiyo ka kastama onyiewe, onego ogole e gima nosoye no. Kosegole toyaw dhoge to kendo ogol gima ntie e iye no. Omoke, kose moke to oduoko gino e iye kanyo mondo ka maka oseliel modong' buru, to buru ka dhi lwar e gino. Ma kose tieko tiyogo, tonyalo golo gino todhi puko.

Piny owacho madiere oseketo pesa thenge', pesagi osetigo kuom nyiew simbe madongo' dongo', ma osetere e skunde mek gweng' mamiyo nyithindo somo mayom, iyudoni nyithindogi duto achiel ka chielk yudo simbegi to konyogie e somo mamiyo tije jopuonje mapuonje skunde ma agweng'go tije mayot, iyudoniya nyathi nyalo somo gi simbe madonjogie mayom moloyo somo gie buk to kendo onyalo mako piyo piyo moloyo mipuonje kogolo e buk cha emomiyo iyudoni sirikal bedo keto thenge' pesa mange'ny to giomo simbe madongo'gi to kendo giketo ni mek mbui bedo mayom.

Yore mag fwambo gi keyo mar mbui opogore kod mar achiel kachiel e yo mo machal kamae. Iyudo ni e piny masani, ji oyie mondo ginyiew simu mo moloyo TV mondo gidonj e mbui. To iyudo ni dhano mang'eny nigi simu ma miyo gidonje mbui. Koro yore yo weche mifwambo gi mbui kaka Twita, Facebook, Wazap, chopo ne joma ng'eny molore moloyo kitiyo gi TV. Nikech TV iyudo ni joma nigi pesa mang'eny, kata joma mshahara gi nigi malo todak ngima mayom, ema nyalo bedo gi TV. To jok moko ma onge TV ni, nyalo bedo mana gi simu. Ma miyogi gidonje mbui, to piny ma sani, en mana mbui. Emomiyo iyudo niya, iyudo niya, yore mifwambo gi e mbui, weche mifwambo gi embui, chopo ne ji mang'eny moloyo mifwambo gi TV.

An gi ratiro mar luwo ba to ng'eyo ni to wachno en adier, nikech sani jok moko tiyo gi mbui fu keyo to fwambo weche moko mokadiera. Koro dhi chuna ni alu wachni bo ak ak ad ang'e ni en adier koso en miriambo. Eka an be ang'i kaka anyalo kawo wachno. To ka en miriambo, an be an gi ratiro mar nyiso jogo ni giwe fwambo weche mek mriambo e yo mbui kanyo. To kaen adier to nakawo wachno to amed nyiso jok moko kaka te.

Anyalo dhiye ofis sirkal ma tudre gi wach ng'ado oboke mar riembo nogo no, to ang'ado moro kadebed ni ka mara ndalo ne oserumo. Kata e yo mayot ahinya, anyalo dhi e mbui e yor Faceb, e yor Wazap kata Twita. Tatudra gi jodo gi kembni ma ng'ado oboke mar riembo no. To gikonya ng'ade e bei mayot kendo piyo piyo moka wuok e oda. Kata okatiyo gi teko mang'eny ni nadhi nyaka e ofis sirikal kata ofis gi. To atiye atudra atuda kodgi e mbui kanyo to ging'ado na otiko no, kasto giorona. Tadhiyo, tagole, to atiyo kode.

Ne en nikech wuok mar tuo mar nyaldiema. Nyithindo mane nie gweng' ne chandore kendo ne winjo malit ahinya. To suptande nopong' gi nyithindo kaachiel gi joma dongo. Newach wuok ma tuo mar nyaldiema ni. Niyudo ka nyithindo ne nyalo kadhe matek, moko ne tho. Koro na kete e mbui, mondo jo gweng' kata alwora no ong'eni tuo ni nitie. TYo gilu yore manakete mbui kanyo mondo gigeng're gi tuo ni. Nikech ne en tuo maradier, to tuono ne en tuo ma chando ji, tuo mar nyaldiemo nogo no. Ma nyithindo mang'eny notho e alwora no, to moko ma nokony, moko be nokonyu. Koro nakete mbui mondo ji ong' jo alworano ong'e ni tuo no en adiera.